Ore ena baye naa eunore ornyanya te greenhouse, ore eunoto ornyanya naa te greenhouse naa esiai sidai oleng' naata faida sapuk. Ore ake pee iun irnyanya naa keyieu naa ipik olchani aitobiraki nirishie indudui oonkaibilaiti kumok amu nakata itum irng'anayiok kumok, ore piitum lelo ng'anayio naa aindim atimira tosokoni nitum impisai naleng'.

Ore eunoto oo ilkiek naa ebaye e tipat oleng. Ore ene dukuya, ore ilkiek naa kekus olmanyara neitisidan enkop naleng. Ore eunoto oo ilkiek naa kitobirr sii enkijape enkop nesidanu enkop, nenyoriju.